Cai ũkũraga kũndũ kwĩ na heho na cai wakũra, nĩ ũtuagwo mahuti na mahuti maya momithio matuĩkaga macani kana majani na majani nĩ manyuagwo hamwe na maĩ mahiũ kana magatukanio hamwe na iria .

Irio cirakũrio mĩgũnda-inĩ thikũ ici nĩ irendio intaneti-inĩ, ũkagũra kĩrĩa ũkwenda ũkareherwo mũrango-inĩ gwaku, na irio icio nĩ ta rĩrĩ; nyanya, gĩtũngũrũ, karati, matunda, mbembe njĩthĩ, hoho.

Mbũri nĩ cirĩithagio mĩcii-inĩ, ũgaciakĩra kiugũ ũgacituĩra mahuti ũgacihe kana ũgacirekereria werũ-inĩ cikeethera gĩa kũrĩa. Na mbũri hwai-inĩ rĩ, nĩ ĩkamagwo na imwe ciigagwo nĩguo cikaheana nyama kana rũũa.

Ng'ombe nĩ ĩrĩthagio nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ; iria kana nyama. Na ng'ombe nĩ ĩkamagwo kĩroko, na hwai-inĩ. Na nĩguo ng'ombe ĩkamwo rĩ, yendaga ĩkamba ĩkahurwo wega nyondo, na nyondo ĩno rĩ, ĩkahakwo maguta na nĩguo rĩu ũkanjia gũkama ng'ombe yaku.

Minji nĩ ĩtũmagĩrwo gũthondeka gĩtoero, na gĩtoero gĩkĩ no gĩkĩrwo waru, kana nyama, kana kabici, na gĩtoero gĩkĩ no kĩrĩe mũcere, kana cabaci na minji nĩ ĩrugagwo yũmithĩtio, kana hĩndĩ ĩno yagethwo ĩ njĩthĩ.

Bengi ya NCBA ĩ taũni nyingĩ bũrũri-inĩ, na bengi ĩno rĩ, nĩ ĩraheana ngombo cia nyũmba, ũgakĩrwo nyũmba akorwo wĩ na kĩeya, kana ũkanengerwo nyũmba ĩ tayari na ngombo ici rĩ, ciraheo mũndũ wĩ na mũcara, kana mũndũ wĩ biacara-inĩ na no arĩhe thutha wa mĩaka ĩigana ũna kũringana na ũrĩa makũiguana na bengi.

Bengi ya KCB nĩyo commercial, nĩ bengi ya thirikari na bengi ĩno rĩ, nĩyo ĩrĩhagĩrwo maũndũ maingĩ ma thirikari, ta kũrĩha bithi ya cukuru, kũrĩha maĩ, kana kũhe atumia aya akũrũ mbeca nĩyo ĩtagwo Inua Jamii, na bengi ya KCB ĩ matũra-inĩ maingĩ nginya kũu matuka-inĩ mĩciĩ-inĩ.

Gũkũ bũrũri-inĩ, tũhũthĩraga thitima kuma kambuni ya Kenya Power na, kũrĩ thitima maita merĩ, no wambe ũtũmĩre thitima ũrĩhe mũico wa mweri kana mũĩra ũtũmĩrĩte rĩ ũrĩhe nĩyo ĩtagwo tokeni, na thitima no ũrĩhĩre wabici-inĩ cia Kenya Power kana ũrĩhe na thimũ M-PESA, kana ũrĩhe na bengi.

Nduka ya Carrefour nĩ nduka nene bũrũri-inĩ na nduka ĩno rĩ yendagia indo mĩthemba yothe, ta indo cia gũtũmĩra nyũmba, itĩ, matibii na nduka ĩno rĩ, nĩyendagia indo na bĩi bacĩrĩre na nduka ĩno ĩkoragwo kũndũ taũni nene.

Njuĩrĩ ya mũirĩtu nĩyendaga ĩgaikara ĩrĩ thaka, na nĩkĩo airĩtu mathiyaga saruni magathambio wega magakĩndwo na no makĩndwo mĩhianĩre ĩtiganĩte ta raini cia mũikũrũko kana nginya akaongererwo njuĩrĩ ingĩ nĩcĩo ciretwo wigi.

Nĩguo gũtũmĩra mbeca ciaku wega, gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtano ũbataire ũgatũmĩra na maũndũ marĩa ũtangĩhota gũikara ũtarĩ namo, na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtatũ indo cia gwĩkenia we mwene ta kĩũmbe, na gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩrĩ, ũkaiga cia mũthenya mũru.

Rũhonge rwa KNUT rũkoragwo rũnyitĩrĩire arimũ gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ gũkoretwo na mĩgomo mĩingĩ ya arimũ na arimũ magateta atĩ nĩ mararĩhwo mĩcara mĩũru na magaikara kahinda karaihu matekũheo wĩra ũyũ wa permanent and pensionable.

Ciana nĩ ciheagwo njanjo kuuma cirĩ o nini, kuuma ciĩna mĩeri, o magĩkũraga, na njanjo ici rĩ, nĩ ta njanjo ya kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte, ta mũrimũ wa Polio, mũrimũ wa Marĩria, mũrimũ wa Tetenus.

Mahiũ nĩ mendaga makarorwo wega, na mahiũ rĩ, nĩ ta ng'ombe, ngũkũ, ng'ondu, mbũri, na nĩ mendaga makaheo njanjo, nĩguo kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte ta ng'ombe rĩ, nĩ ĩrĩ mũrimũ wa ndigana, ngũkũ nĩ ĩrĩ mũrimũ wa kĩhuruto, koguo rĩ, njanjo rĩ, nĩ citeithagia kũnyihia mĩrimũ ĩno.